Mĩthuguiti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩthondekagĩrwo kambuni-inĩ na ĩmwe ya kambuni iria cithondekaga mĩthuguiti nĩ Manji Food Industries. Na kũrĩa mĩthuguiti nĩ gũkoragwo na ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ nĩ tondũ mĩthuguiti ĩno nĩ ĩrĩ cukari na cukari ũcio rĩrĩa wĩ mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ no ũrehe mĩrimũ ta diabetes na ningĩ mĩthuguiti ĩno nĩ ĩrĩ maguta, maguta maya nĩmo mongagĩrĩra cholestrol mwĩrĩ-inĩ ũkarehe mĩrimũ ĩkonainie na ngoro. Na ningĩ nĩ ĩrĩ sodium ĩrĩa ĩrehaga mĩrimũ ĩkonainie na gũteng'era gwa thakame. Ningĩ mĩthuguiti ũngĩmĩrĩa nĩ ĩrehaga thĩna wa magego.